Kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo atĩa? Ici nĩ irio, nĩ ndĩrona nyama, na nĩ ndĩrona nyeni na nĩ ndĩrona ngima ngona nginya nyanya, rĩu ũrĩa kĩmenyagĩrĩrio nĩ atĩ, nyama ĩno rĩ mbũri kana ng'ombe yambaga ĩgathĩnjwo yathĩnjwo rĩ, ĩgakĩrugwo, yarugwo rĩ itigwo yambaga gũtherũkio, ningĩ watherũkia ũkoya nyama icio watherũkia ũgakaranga na maguta kana nyanya, ũgakaranga na ũkamenyera ndũgatukanie na indo ingĩ na ndũgacihake kana gwĩkĩra kĩndũ kĩũru hau thĩiniĩ, na ningĩ nginya nyeni ũgakaraga tũnyeni o wega, na ngĩma ũkaruga ngima o wega, ĩkahĩa, no wĩkĩre handũ thani-inĩ, na ũgakunĩkĩria na thani ĩngĩ, nĩguo itikagĩe na gĩko, kana kũmbĩrĩrwo nĩ indo ngi, nĩkũmbĩrĩrwo nĩ indo ta ngi na nginya kachumbari ũgagatinagia wega, ũguo nĩguo ũkĩmenyagĩrĩwo.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩkĩ? gũkũ nĩkũrera ngũkũ ũndũ wa mbere bata nĩ atĩ nĩ ũkũgĩa mbia no mũhaka to tarĩũ warera ngũkũ rĩ nagĩthĩ ndũkũgĩa na matũmbi matũmbĩ maũ rĩ nagĩthĩ ndũrĩkĩendagia icio i ti mbeca na ningĩ nĩ ũkũrera cia nyama tarĩũ tĩ ciothe ũngĩendia ĩmwe no mũrũge mũge mũgĩthĩnje ngũkũ na mũkĩrũge mũkĩgĩe nyama na rĩngĩ nginya tũcui tũtũ tarĩũ ya tũrĩkia tũcui tũcui no mwendie na mũgĩe na mbia na nĩciingagĩrĩria ngũkũ hĩndĩ ĩrĩa tũcuĩ tũroka no kwendelea kũongerera ngũkũ na nĩmũkũgĩa na ngũkũ nyingĩ cia kwendia ,ciakũrũga eeh na nĩmũkwendia nginya matũmbi ũcio nĩ gũo bata wa gwĩka ũndũ ũyũ.

Ũngĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ atĩa? Ingĩmũĩra ethe hũma, etha hũma, oke na hũma na banga, ta ũrĩa aya mahana, me nacio, oke ndĩmuonie gũtema mĩhari mĩgũnda-inĩ. Ndamuonia gũtema mĩhari rĩ, ndĩkĩmuonie ũrĩa mũndũ aikagia mbegũ hau thĩinĩ, ũgathiĩ ũgĩcikagia o handũ, waikia hau rĩ, ningĩ ũkahanda. Wahanda ũgaitĩrĩria maĩ, ũgathiĩ ũgĩitagĩrĩria maĩ na no mũhaka okorwo tĩĩri ũcio no mũhaka ũkorwo nĩ ũrorete tĩĩri nĩguo ũingĩre fertilizer ĩrĩa ĩrabatara irabatarĩkana na ũkorwo na iratũ njega na o ũgĩkinya, ũgathiĩ ũmenyereire harĩa ũrakinya ndũgathũkie mĩmera ĩno. Ee ũguo nĩguo ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ.

Ũreciria atĩa woona ũndũ ũyũ? Ũrĩa ndĩreciria nĩ atĩ ũyũ nĩ mũndũ mũtongu mũno kana mũndũ wendete kwĩikaria kana mũndũ wendete thayũ mũingĩ, ta rĩu ndarora ndĩrona harĩa nĩ nyũmba yake ningĩ hena ĩngĩ kũrĩa, na yatũranĩtio nĩ mũgũnda ndiũ kana nĩ mũcere kana mbembe ciĩ haha, na nĩ ndĩrona ena ng'ombe, ena tũbũri na nginya ena gĩtinga gĩa kũrĩma mũgũnda, kwoguo ndona ũũ ndĩreciria ũyũ nĩ mũndũ wĩ bangĩte na nĩ mũrĩmi wa biũ angĩkorwo ena gĩtinga gwake, tondũ nĩ njũĩ nĩkĩo ahũthagĩra kũrĩma haha mũgũnda ũyũ wa mbembe na nginya ng'ombe nĩ agiciheaga irio na nĩ ndĩrona ici nĩ ng'ombe imũrehagĩra kanyamũ, tondũ ta rĩu no agĩciendie kana agĩthĩnje na ningĩ no akorwo nĩ arona iria iria, acikama iria rĩu nĩ kwendia arendia, akagĩa mbia, ũguo nĩguo ndĩreciria na nĩ ndĩrona kwĩna tariu gũkũ gwake nĩ ndĩrona ndarĩ na gate kwoguo nĩ kũndũ kwega kũndũ kwĩna thayũ.

Ũharagĩria atia irio ici? ici nĩ waru, onawe nĩ ũrakĩona ,rĩu ũrĩa haragĩria rĩ, nyambagia gũthitha waru, ndacithitha rĩu ngagĩcitinangia tũ size ta tũtũ, ngacitinangia wega, ngaciĩkĩra handũ maĩinĩ ,ningĩ ngagwatia mwaki ,nyendete kũrũga na ngũ, ngagwatia ngũ, ngacoka ngakamũra waru ici cia kwa, wona ndacikamũra rĩ, ngekĩra maguta thaburiainĩ ,ngeterera thaburia ĩno ĩnyite mwaki biũ, yanyita mwaki ngekĩra maguta, maguta makahiũha nginya mahiũhe ũria mabatiĩ. Ningĩ makĩhiũha rĩ, ngakorwo ngĩtinangia nyanya, na gĩtũngũrũ na biribiri ngakorwo ngĩcitinangĩria handũ hangĩ, ndarĩkia ngagĩikia waru ici ciakwa magutaiinĩ, na hena nyamũ ahũthagĩra, ngacikia magutaiinĩ, ndacikia nĩguo ciahĩa, cioma ngaciruta ngekĩra tomato na ngaitĩrĩra kĩrĩa, nyanya na gĩtũngũrũ na biribiri igũrũ, ũguo nĩguo ndĩ ciharagĩrĩria irio ici ciakwa.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata ũrĩkũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa? Ũndũ ũyũ wĩ bata mũnene mũno. Gũkũ nĩ kũrĩithia ng'ombe. Kwoguo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũyũ wĩ bata na njĩra ĩno: atĩ ng'ombe ici nĩ cionanagia ũtonga wa mũndũ, nĩ cionanagia ũtonga waku, kwoguo ũcio nĩ ũndũ wa bata rũrĩrĩ-ini rwakwa. Na ningĩ nĩ ũgĩaga na mbia. Ta rĩu ng'ombe nĩ mbia mũno, tondũ no ũgĩciendie, no wendie ng'ombe, kana nginya tũcaũ twake, no ũtwendie na ũgĩe mbia. Na ningĩ ng'ombe no nĩ ikamagwo. Rĩu nĩ iria rĩingĩ mũno kwanza ng'ombe ta ici ũrĩa ciĩ nyingĩ kwoguo nĩ onaga iria rĩingĩ. Iria rĩrĩ rĩ, nĩ twendagia na nĩ tũrona nginya nĩ nyama. Ta rĩu nĩ twendagia nyama mbucĩrĩ-inĩ, nĩ twendagia ng'ombe mbucĩrĩ, ĩ nyama nĩguo mũndũ wa mbucĩrĩ akeendia. Na nginya ng'ombe ici nĩ njega tondũ nĩ nĩ nĩ itũmaga ngorwo ndĩna wĩra wa kũruta, handũ ha gũikara oro ũguo, ngacihe irio, ngaciethera mahuti, ngacikama, nĩ ũrona i? Ũcio nĩ ũndũ ũrĩa wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Kĩrĩa kĩrathi nambere haha nĩ atĩ ndĩrona andũ atatũ, na ningĩ nĩ ndĩrona bunda. Ngwĩciria bunda ĩno nĩ ta kũiywo ĩraiyirwo ĩrathĩnjwo, to nĩ ũrona, ĩno ti, either nĩ kũiywo, ngwĩciria nĩ kũiywo ĩkũiyagwo kana nĩ ĩraiyirwo ĩrahithwo, kana nĩ thinje. ĩkorwo nĩ thĩnje kana nĩ kũohanio yohanĩtio. Rĩu mũnomũno maũndũ maya ndoonete makĩhanĩka kũrĩa twaikaraga. Andũ makaiya bunda, igathĩnjwo, makeendia nyama nyama. Ta rĩu no ũkore nĩ gũthĩnjwo ĩrathĩnjĩtwo nĩguo mũndũ aendie nyama ĩyo ya bunda, na nyama ya bunda ti njega. Rĩu ũguo nĩguo ndĩrona, rĩu aya mamĩona, nĩ kũmĩteithia maramĩteithia kũmĩruta haha. Ũguo nĩguo ndĩrona ũndũ ũrathiĩ nambere haha ũũ.

Rĩu no ũtũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ? Ũndũ ũyũ ndiũmenete tondũ ũyũ nĩ ũrĩmi. Kwoguo gĩtũmi gĩa kwenda ũrĩmi nĩ atĩ niĩ kũrĩa ndaciarĩirwo tũtiarĩmaga. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndakĩneneha nenehire rĩ, nĩguo mami witũ akĩndwarire gwa cũcũ wĩtũ, na twathiĩ tũgĩikara na kũu cũcũ na nĩ athiaga mũgũnda mũno. Kwoguo, nĩ ndamũtwaraga kũrĩa ngurumo gwetha thaara, na hĩndĩ ĩmwe nĩguo twathire, na tũgĩkua macembe agĩthiĩ akĩnyonagia ũrĩa mũndũ ekaga, ũrĩa ũrĩmaga, ũrĩa ũtemaga mĩhari na nĩ ndeendire ũrĩmi. To ta rĩu nginya ũngĩrora tha ici no wone bũrũri-inĩ ũyũ witũ, ũrĩmĩ nĩguo wũingĩrĩirwo mũno nĩ andũ aingĩ to ũrĩmi nĩ ũrarehe mbia njega. Na nginya ũrĩmi-inĩ mũndũ nĩ ahota kũandĩka andũ aingĩ a wĩra na ũkagĩa mbia nyingĩ, na andu acio magakorwo me wĩra. Kwoguo niĩ thũire, ndithũire ũndũ ũyũ, nĩ kũwenda ndĩwendete. Kau nĩko karũgano ga tũmire niĩ ngĩenda ũrĩmi mũno mũno na ngoro yakwa.

Tambũra maũndũ moothe ma bata haha. Nĩndĩrona maya nĩ matunda, koguo maũndũ ma bata nĩ atĩ nĩ ndĩrona matunda maya rĩ, nĩkũgethwo maragethwo na macini ici, koguo ũrĩa ndĩrona maũndũ ma bata nĩ atĩ matunda maya rĩ, nĩmateithagia mĩĩrĩ itũ, magĩtũheaga hinya na matunda nginya no makĩendagio na rĩu mũndũ akĩendia ndegũkĩona mbia. Na ningĩ matunda mũndũ nĩ ekaga atĩ, nĩ mega na thakame mũno mũno na nginya andũ me arwaru ndagĩtarĩ mameraga marĩe matunda. Ũngĩ ndĩrona wa bata wa bata nĩ atĩ nĩndĩrona ũrĩa tekinoronjia ĩhaicĩte na ĩkongerereka, o ũrĩa tũrathiĩ nambere nĩguo ĩrathiĩ ĩkĩongererekaga. Ta rĩu ici nĩ macini, macini ici nĩcio ciracagũrania kana ciratua matunda maya. Macini ici rĩ, nĩndĩrona nĩ irahũthia wĩra tokorwo nĩ mũndũ angĩtindĩte hau, no macini ici nĩ iracagũrania matunda haraka mũno na ũcio nĩguo ũndũ ũmwe ndĩrona nginya wa bata nĩndĩrona tekinoronjia nĩ ĩkĩrĩirwo kĩo mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

Nĩ maũndũ marĩkũ magũgũkenia ũroona haha? Hĩ! Maũndũ marĩa marangenia nĩ maingĩ. Ta rĩu nĩ ndĩrona ici nĩ nyeni, spinach spinach, ĩ, terere irahandwo, nĩ ndĩrona nginya mĩtĩ. Rĩu maũndũ ma kũngenia nĩ atĩ nĩ ndĩrona nyeni ici nĩ nyeni njega, nĩ nyeni thaka. Kwoguo nĩ nyeni ta rĩngĩ ciitĩrĩirio fertilizer ĩrĩa ĩbatiĩ, fertilizer njega ĩtarĩ thũku. Na ningĩ tĩĩri ũyũ rĩ, tĩĩri ũyũ warĩ mũnoru, nĩkĩo nyeni ici ciumĩrĩte ciina riri mwega ũũ. Na ũndũ ũrangenia nĩ atĩ nyeni ici nĩ njega na mwĩrĩ. Ta rĩu ũrĩa ci thaka na ciĩ theru, ici mũndũ aarĩa nĩ ciongagĩrĩra thakame, mũndũ nĩ ekũongererwo thakame. Ningĩ no tũgũciendia. Na ningĩ nginya nĩ ndĩrona gĩcagi-inĩ gĩkĩ rĩ, gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ mĩgũnda mĩtheri. Nĩ ndĩrona ũrĩmi nĩ wĩkĩrĩirwo kĩo, rĩu, kĩrĩa kĩrangenia nĩ atĩ nĩ ndĩrona andũ andũ aingĩ nĩ maingĩrĩire ũrĩmi, na ũrĩmi nĩ ũkaheo riri wake.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? ĩ, ũyũ nĩ ũrĩmi ũrathiĩ nambere haha, ta ũrĩa ũrona hena itinga na hena gĩthĩi. Nĩ gĩthĩi kana nĩ gĩtinga? Anga nĩ gĩthĩi na hena mũgũnda wĩna mbembe nyingĩ mũno mũno. Rĩu ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere nĩ atĩ macini ici rĩ, irathiĩ ikĩgetha mbembe igatinagia mĩbebe. Ikagetha mbembe, igatinia mĩbebe. Rĩu ndĩrona mbembe iria iragethwo iraikio hau gĩthĩinĩ igathĩo. Ciathĩo kana cigacungwo rĩ, cigaikĩrwo tractor-inĩ ĩno ĩngĩ. Gĩ tractor -inĩ gĩkĩ kĩngĩ, gĩtinga, kana gĩtinga gĩkĩ kĩngĩ. Na, ũcio nĩguo ũndũ ũrathiĩ nambere haha. Na, nĩ ndĩrona atĩ ũrĩa ĩratema mĩhari wega, nĩ wona ũrĩa ĩtemete mĩhari wega ĩtegũthũkia, na nĩ ĩramenyerera nginya mũgũnda. To ta rĩu gĩtinga ta gĩkĩ gĩtirathũkia mũgũnda, nĩ kĩramenyerera mũgũnda ũyũ. Na ngwĩciria ũcio nĩguo ũndũ ũrathiĩ nambere haha.

Hihi no ũtũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ ?Korwo nĩ wĩra ya ũyũ wa kwendia duka-inĩ nene ta ĩno na hena hĩndĩ ndarutaga wĩra duka-inĩ nene mũno no ti ĩno, ĩngĩ nene yarĩ mwena wa na gũkũ Gĩthũrai, rĩu ngĩruta wĩra ũrĩa watwandĩkĩte rĩ atwandĩka wĩra, twarutaga wĩra rũciinĩ na hwainĩ, rũciinĩ na hwainĩ na ndatũrĩhaga mbia njega, mbia iria njiganu, agĩtũma ndĩ ũmene mũno, agĩtũma mene ũndũ ũcio no nĩ nyendete kũgũra duka-inĩ ta ici tondũ rĩu nyonaga andũ aya nĩ andũ ega, nĩ andũ magũkũerethera wega kana ũru wa kĩndũ ũtanagũra na ningĩ nĩ ngenega tondũ ta rĩu nĩ ũngenagia mũno tondũ ndona andũ taya nĩ kwandĩkwo mandĩkĩtwo rĩ nĩ kuga kũngĩhingũrwo ĩngĩ rĩ andũ no makorwo mandĩkĩtwo, na ũndũ ũcio nĩ ũranyihia wagi wa wĩra bũrũri-inĩ ũyũ witũ kwoguo nĩ ũndũ nyendete, ti ũndũ thũire, nĩ ndĩwendete tondũ mũndũ andĩkwo nĩ akũhota kũgĩa na kamũthithũ na nĩ agũkĩgĩa tũbeca twake.

Nĩa ũramenya haha na marĩ na bata ũrĩkũ? Aya ndĩrona nĩ atongoria a kanitha ona nguo ici menacio nĩ yunibomu ya atongoria a kanitha, rĩu ndĩrona, rĩu ũrĩa, nĩ ndĩrona nĩ atongoria a kanitha na mena bata. Bata wao nĩ atĩ nĩo matũtongoragia kanitha-inĩ, nĩo matũrĩragĩra mbere ya Ngai. Tarĩu ũngĩthoma kĩrĩkanĩro ibuku-inĩ rĩrĩ, ũngĩthoma kĩrĩkanĩro kĩa Mutha, nĩ kiugaga atĩ athĩnjĩri Ngai nĩo mathiaga igongona-inĩ makarĩrĩra ithuĩ, magatũrĩrĩra mbere-inĩ ya Ngai kana makaneana mabataro maitũ mbere ya Ngai. Rĩu ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ nĩ mahũthĩkaga nĩ Ngai me ta, nĩo Ngai ahũthagĩra gũtwarĩria ithuĩ. Na nginya nĩ mathakaga handũ hanene mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ, to tarĩu ona nĩguo kũamũrwe kũamũrwo mũtongoria wa bũrũri, nĩmakoragwo ho, no mũhaka makorwo ho na mathikĩrĩrio na macagũre onao na mahoere nginya bũrũri ũyũ witũ. Koguo ũcio nĩ bata ndĩrona wao mũnene mũno.